Enkajoki naaji nanu olamerani lolduka ,ore enkata naai nainyiang'ua enkurma enkano neitu naaji kirinyioki iropiyiani duo naishiaaa nikishukoki neeku aaomonu naaji peyie kishukoki naaa ropiyiani naara nainei.